Hakwa niĩ mwene, ũrĩa ingĩciria, arĩmi nĩmabatiĩ kũiganania ũhoro wao wothe wa ũrĩmi, na ũrĩa irio irarĩo, ũndũ ũyũ, mangĩka na ũhoro wa, okorwo mũrĩmi nĩ arahanda mbembe, agatigĩrĩra atĩ gũtirĩ hĩndĩ wee angĩthi nduka-inĩ kũgũra mũtu, wa nduka kũruga, ũguo, mbembe iria ciake aragetha, nĩcio aromithia, agacoka agathĩithia, agatwĩka makahũthĩra na bamĩrĩ yake ci cia kúruga ngima, o ũndũ ũmwe, mbembe imwe, noahũthĩre ci cia kũgũ, ci cia kũruga gĩtheri, ningĩ, mbembe nĩcitwĩkaga nĩciangĩha, na mũndú ũcio nĩũkoraga nĩarenderia iganda, iganda iria ciao cicokaga igathondeka mũtu wa wa ngima, na úhoro ũcio wothe ũgakora atĩ, mũrĩmi nĩaraigananĩria, kĩrĩa ararĩma mũgũnda nĩkĩo arahũthíra kũrĩa gwake, na nokĩo arahũthĩra kwendia, gĩgatwĩka gĩa kũmũhe mbeca.

Hĩndĩ ĩrĩa ndatwĩka wa kũgĩa na magetha maingĩ, ngagĩa na irio nyingĩ thĩ-inĩ wa mũgũnda wakwa, ũndũ ũcio nĩũnyitaga itemi inene mũno thĩ-inĩ wa mũciĩ wakwa, nĩgũkorwo nĩtũgĩaga na irio cia kũigana, na hĩndĩ ĩrĩa twagĩa na irio cia kũigana twĩ ta nyũmba, nĩtũkoragwo tũgĩthemana na ng'aragu nene mũno, ĩrĩa ĩcokaga kũgũmĩra bũrũri. Ningĩ, ona twarĩkia kũrĩa irio icio, matigari ma irio icio nĩmo tũcokaga tũkoya, tũkamatwara thoko, tũkendia, ũguo nĩũkoraga atĩ, nĩtũragĩa mbeca, na twĩna gía kũrĩa gũtirĩ hĩndĩ ithũĩ tũgakorwo atĩ tũtirĩ na gĩa kũrĩa na gũtirĩ hĩndĩ tũgakorwo tũtirĩ na mbeca, nacio mbeca ici tũcihũthagĩra na maũndũ maya mangĩ, marĩa matarĩ ma irio cia cia nda, ta rĩngĩ ũgakora nĩũkũrĩha cukuru ya ciana, ũgakora nĩũkũgũra nguo cia kwĩhumba, maũndũ maya mangĩ mothe marabatara mbeca magakorwo namo nĩmarore.

Nĩũrakora atĩ, thĩ-inĩ wa mataũni, nĩkuongererekete irio cia kũrĩo hau hau, ũgakoraga atĩ, andũ aingĩ ona matiraruga mĩcii-inĩ yao, mũndũ aramenya atĩ he harĩa ngũthi gũkora kĩndũ gĩthondeke, kĩharĩrie, nĩngũthi njoe, ndĩkĩrĩe, na ndwíke wa kũiganĩra, okorwo nĩta mũthenya, kana nĩ hwa-inĩ, rĩu kĩrĩa gĩcũngĩrĩire ũndũ ũyũ, nĩũrakora tarĩngĩ mũndũ nĩarenda gũrora ikoni rĩake, ũkarora atĩ, waruga gwaku mũciĩ, nĩũrahũthĩra mwaki, mwaki ũcio nĩkũrĩhĩra ũũrĩhĩire, okorwo nĩ ngaci kana nĩ makara nokũrĩhĩra ũrĩhĩire, ningĩ, ũgakoraga atĩ, wagũra irio, ta rĩngĩ nĩ mũtu wĩnaguo wa cabaci, ningĩ nĩũrabatara maguta ningĩ maingĩ makũruga, rĩu ũgakora atĩ, garama ya kũruga ĩrakorwo ĩrĩ igũrũ, gũkĩra garama ya kũgũra kĩndũ kĩharĩrie orĩndĩ, rĩu andũ ũgakora atĩ, mũno mũno mararĩa indo iria harĩrĩku, handũ ha kũruga mĩci-inĩ yao.

Kĩrĩa kĩratuĩka gĩagũka meciria-inĩ makwa, hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũtumia mũkũrũ, na nĩkũroneka arĩ kũrĩa mĩena-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgũmĩirwo nĩ ng'aragu nene, mĩena ĩrĩa ya nakũrĩa rũgongo, rĩu nĩ ũkoraga atĩ, andũ aya nĩ gũkoragwo na ng'aragu nene, kũu kwao, tondũ gũtikoragwo na mbura ya kũigana. Mbura ĩrĩa yuraga nĩ mbura nini mũno, na yuraga o kahinda kanini. Rĩu, andũ aya matingĩhota gũkorwo magĩkũria irio. Wĩra wao ũkoragwo nĩ wakũrĩithia. Rĩu, ũgakora mũtumia ta ũyũ, aronekana ahinyĩrĩrĩkĩte na nomũtumia mũkũrũ, ndũngiuga nĩ ekũma athiĩ agethe wagĩrĩru. Rĩu ngakĩigua tha mũno, tondũ gũtirĩ ũndũ tũngĩkĩhota gũgĩka, tondũ nĩ mũtumia mũkũrũ, tiga o tũmatwarĩire irio tabũrũri, gũgatuĩkaga atĩ kwĩna rũhonge rwa ũteithania, magatwaraga irio, na ũteithio wa maaĩ.

Ũrĩa tekironjĩ ĩtuĩkĩte ya gũteithia, thĩinĩ wa mabengi maitũ, nĩ ũrakora atĩ, thikũ ici mũndũ agĩbatara mbeca, tonginya atuĩke wa gũĩtwara bengi, atĩ, akare raini, aca. Mũndũ nĩ arakorwo na ũhoti. Nĩkũrakorwo na ũhotekeku wa gũkinyĩra mbeca icio na thimũ, ũgacigucia cigoka M-pesa yaku nogaciruta. Ũgakora atĩ, bengi ta KCB, kana Equity, nĩmathondekete App, na App icio cigatuĩka atĩ, no wĩkĩre thimũ yaku o yothe, bata nĩ thimũ ya adroid, kana iPhone, nowĩkere mbeca ciaku hau, kana wĩkĩre mbeca ciaku hau, ũthiĩ ũcitũme bengi-inĩ icio, na ituĩke cia kũiga. Ũguo kũiga mbeca, kana kũruta mbeca, gũtirabatara ũthiĩ bengi-inĩ, aca. Ningĩ, ũndũ ũngĩ, nĩ atĩ nĩ ũrakora kwĩna ATM, ũũ atĩ, ona wabatara kũruta mbeca, bata ũkorwo na gakandi kau, ũrathiĩ ũkerutĩra mbeca, ũtegũbatara ũteithio wa aruti a wĩra a bengi, na noũthiĩ ndagĩka o yothe, ũtukũ, ndagĩka o yothe, kana mũthenya.

Mũciĩ gwakwa, andũ othe nĩ mendete irio cia mũgũnda, na nĩcio irio cia kĩmerera, irio iria cia ũgĩkũyũ. Ũguo, nĩ ũkoraga atĩ niĩ, harĩ kũgũra irio, ndituĩkaga wa kũgũra irio, nĩ tondũ tũcokaga o mũgũnda, wakorwo nĩ mbembe, mbembe ciakwa iria ndatuĩka cia kũgetha, ngaruga nacio gĩtheri, akorwo ti gĩtheri, ngoya mbembe icio, ngaciũmithia, ngacitwara gĩthĩi, cigathĩo tũgatuĩka a kũrĩa ngima. Ningĩ ngima ĩyo, ũgũkora tũramĩrĩa na nyeni cia mũgũnda, na nĩ nyeni ta terere, nyeni ta thibinanji, nyeni ta, cia kĩrĩa marenge, icio cia kĩmerera cia hĩndĩ ĩyo ya tene, ũkoraga nĩcio andũ aitũ mendaga kũrĩa mũno, nĩ tondũ thikũ ici, indo iria cirakorwo ciĩ bara-inĩ cikĩendio, citirĩ na ũkinyanĩru mwega mũno, kana kũmenyerera ũgima mwega wa mũndũ wa mwĩrĩ.

Haha, nĩndĩrona atĩ, ũyũ nĩ mũruti wa wĩra, wa kũrĩa rũhonge rũrĩa rũkoragwo rwĩrwa bũrũri witũ wa Kenya, rũrĩa rũtuĩkaga rwakuoya mbia cia igoti. Na nĩ ndĩrona, nĩ akoretwo nĩ andũ a mohoro. Nĩ ndĩrona hena andũ a Citizen TV, na andũ a NTV. Andũ aya a mohoro, makoragwo makĩtũhe ũmemerekia wa maũndũ marĩa marathiĩ nambere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wĩtũ wa Kenya. Rĩũ, nĩ ũgũkora haha, nĩ kũrio arorio, kana arerwo atarĩrie, gĩtũmi kĩneene, kĩrĩa gĩtũmĩte igoti rĩtuĩke rĩa gũthiĩ igũrũ mũno, ũgakora atĩ nĩ kĩndũ ũragũra, nĩkĩongererekete mbei, nĩgũkorwo kĩndũ kĩu igoti rĩakĩo kĩigũrũ mũno. Ningĩ, okorwo nĩ aruti a wĩra a thirikari, ũgakorwo ũgakora atĩ, onao nĩmaratuĩka a gũtocwo igoti rĩigũrũ mũno. Rĩu nĩ kũrio arorio atarĩrie kĩrĩa kĩratuĩka gĩa gũthiĩ nambere.

Haha nĩ ndĩrona atĩ nĩ motungata mũndũ ũyũ aramũkĩra, motungata ma thirikari, marĩa matuĩkaga ma kuonekana thĩ-inĩ wa huduma center, na wa mbere no njuge no ngenagio nĩ ũndũ ũyũ wa gũkorwo mũndũ akĩamũkĩra motungata thĩ-inĩ wa Huduma center, nĩ gũkorwo atĩ, mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũtangĩkĩrwo, na ũkagĩa kĩrĩa ũrabatara. Ũcio no ũndũ ũmwe wa gũkenerera. Ningĩ o ũndũ o wothe nĩ ũkoragwo na mwena waguo mwega, na mwena waguo moru. Rĩu ningĩ kĩrĩa gĩtũmaga niĩ mene ũndũ ũyũ, nĩ atĩ ũkoraga thĩ-inĩ wa huduma centre, andĩkwo kana aruti a wĩra a kou, matikoragwo mena ũigĩrĩrĩki mũnene, ũkoraga atĩ mũndũ o na nĩ arauma, agatiga mũndũ hau, akamba agathiĩ make, rĩu gũgatuĩka nĩ kwagĩa na raini nene mũno andũ mangĩgatungatĩrwo. Rĩu ningĩ ũkoraga andũ manogeire raini-inĩ, na nĩ o mũthenya o mũthenya, rĩu niĩ ngaigua ũndũ ũyũ ndũngenagia mũno, na no nyende gũke njĩra ya atĩ, andũ monio gwĩĩkagĩra maũndũ mao thimũ-inĩ, handũ ha gũthiĩ thĩ-inĩ wa wabici ici.

Haha, nĩ ndĩrona atĩ aya nĩ arutwo a thukuru wa mũthingi, na nĩ gũthomithio marathomithio na njĩra ya maitho, na nĩ marahũthĩra kompyuta. ũkoraga atĩ, hĩndĩ ya tene wakoraga ithuĩ twathomaga na ũhoro wa mabuku, na gũtarĩrio maũndũ tũtarĩ tuona, na maũndũ tũtarĩ twaigua. Rĩu ũndũ ũcio ũgakora atĩ we ũretĩkania na kĩndũ ũtarona, na ũhoro wa mũndũ kana mwana gũkorwo akĩnyita ũndũ ũcio warĩ ũndũ mũritũ mũno tondũ nĩ gũtarĩrio ũratarĩrio. No rĩu, thikũ ici o ta ũrĩa mũgĩkũyũ augire, atĩ wa maitho tiguo wa rũthiomi, thikũ ici nĩ ũrakora atĩ ciana cirathoma na ũhoro wa kuona, ũgakora atĩ nĩkĩo, gĩthomo kĩrĩa gĩũkĩte kĩerũ, mũgathomithio mũgacoka mũkonio ũndũ ũcio mũrerwo. Rĩu ũndũ ũcio mwana kũũnyita nĩ aũnyitaga na ihenya, na ũgatuĩka wa gũikara meciria-inĩ, nĩ tondũ nĩ kĩndũ nginya eyonera, ũguo no arĩririkanaga. Na nĩ ũrakora ciana nyingĩ mũno, ciĩ na iheo nyingĩ mũno rĩrĩa ciatuĩka cia kuona ũndũ ta ũyũ. Ũgakora mwana nĩ ahota kũrutithia kĩheo kĩu wĩra, na atuĩka wa kuona mbia nĩ tondũ wakĩo.

Kĩrĩa gĩtũmaga arũme matuĩke akwamũkĩra ngeithi cia atumia na njĩra ya ngũrani mũno, na ũrĩa mangĩamũkĩra ngeithi cia mũrũme ũngĩ kana mwanaume ũngĩ, nĩ atĩ, ũkoraga atĩ thĩ-inĩ wa atumia acio, no ũkore nĩ arona ũyũ mũtumia, nĩ rika rĩa mami, ũgũo kũmũgeithĩka, ngũmũgeithĩka o na gĩtĩo kĩrĩa hete mami. Nake ũyũ ũngĩ, nĩ mũtumia rika rĩa mũtumia wakwa, rĩu niĩ ngĩmũgeithĩka, ngũmũgeithĩka o ta ndĩna gĩtĩo nake tondũ nĩ rika rĩa mũtumia wakwa. kana ũgakora atĩ, mũtumia ũngĩ, nĩ ũrona ũyũ no akorwo arĩ rika rĩa mwana waku, ũguo nonginya hakagĩa na ngũrani yaku we, ũkĩgeithĩka mũndũ wa mũtumia. No harĩ arũme, arũme nĩ maingĩranaga na njĩra ya naihenya mũno, tondũ ona tonginya makorwo moyaine makĩgeithania. Nĩ ũgũkora marageithania tu o tondũ tu nĩ macemania kana nĩ monanaga, no nginya matiũyaine nginya rĩtwa, no nĩ marageithania. Ũguo ngeithi ciao-rĩ, no kuonania o wega wao wa ngoro, na nĩkio ũkoraga nginya arũme gũikarania nĩ ũndũ wĩ raithi mũno gũkĩra atumia.

Maũndũ marĩa marangenia nderorera mbica ĩno, nĩndĩrona atĩ aya nĩ thigari, na wambere wa kũngenia nĩtondũ wao, nĩ ũrĩa maroneka marĩ atheru, ũkarora ũkona atĩ, ici cati ciao nĩironekana nĩ njerũ, ní cia rangi mwerũ, na nĩ theru mũno makĩria, nĩmemenyereire mũno makĩria, nĩmemenyereire, warora mĩbuto yao, warora iratũ ciao, iratũ ciao nĩhure rangi wega mũno, makoneka marũngarĩte wega mũno, ningĩ ũndũ úngĩ ũrangenia nĩ atĩ, nĩndĩrona ũrĩa mabangĩte raini wega, magacoka makarora mbere wega, ũrona andũ aya nĩ andũ mena kĩrũgamo kĩega marũngarĩrĩire, andũ arĩa maratwĩka a kũrutwo ũrĩa mabatiĩ gwĩkaga ta hĩndĩ ĩrĩa mũnene wao oka, kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mocemanio ma gĩbũrũri, ũguo nĩguo ndĩrakenera nĩtondũ wa kuona mbica ĩno.

Haha, nĩ ndĩrona atĩ, rũrũ nĩ rũhonge rũrĩa rũtuĩkaga rwa gũtũhe thitima, na tiga rũhonge rũrũ rũkoragwo kuo, kaingĩ andũ aingĩ tũtingĩrĩ na thitima, tũngĩonaga ona tũtawa twa tũrĩa twahũthagĩra maguta matawa. Hĩndĩ ĩyo ya tene, wakoraga atĩ twahũthagĩra tũtawa tũu, na tũtiatuĩkaga twakuona handũ hanene mũno. Twonaga o hanini. Na rĩu ũgakora nĩtũrathĩnĩka mũno, tarĩngĩ ciana nĩirenda gũthoma, kwĩna maũndũ marathiĩ nambere ũtukũ, rĩu tũtingĩhota gũikara wega mũno mũkĩonaga na tawa. No rĩu rĩrĩa rũhonge rũrũ, ruokire, rũgĩthiĩ rũgĩthondeka kĩrĩa, ndamu, ndamu ciathondekwo makarutaga thitima kũu ũguo thĩinĩ, na makahota kwenderia andũ a Kenya. Rĩũ tũgatuĩkaga haha nĩho tũratuĩka a kũgunĩkĩra na ũtheri mũingĩ, ũgakora nginya mabarabara maitũ ũtukũ nĩ tũĩkĩrĩte matawa, marĩa metagwo street lights, nĩ magatuĩka makũrehe ũgitĩri mũingĩ mũno nginya matũra-inĩ maitũ.

ĩĩ nyũmba yakwa nĩtũtigagĩrĩra atĩ, gũtiragĩa wanangi wa irio, gĩtũmi nĩ gĩkĩ, kũrĩ na andũ marĩ nakũu ũguo nakũu thĩinĩ wa bũrũri, matarĩ na gĩa kũrĩa, andũ acio nĩmaragerera ihinda iritũ mũno mangĩkona kĩndũ mangĩrĩa kana mangĩkĩra ndaa, ũguo ũndũ ũrĩa njĩkaga ngatigĩrĩra atĩ gũtirĩ na wanangi wa irio, nĩ atĩ, ndigagĩrĩra nĩtwaruga irio iria ciraigana ihinda rĩu, okorwo nĩ hwai-inĩ, tũkũruga irio iria cigũtũigana hwai-inĩ ũcio, na gũtirĩ irio cigũtigara, gĩtũmi irio ciatigara, ũkoraga kĩroko gĩkĩ kĩngĩ kana mũthenya ũyũ ũngĩ andũ matirenda gũcirĩa cio, nĩgũcite maciteaga, ũguo ngũtigĩrĩra twaruga irio cikũigana ũtukũ ũcio, na andũ marĩa mũndũ ũrĩa agũtigia thani yake, agatigĩrĩra nĩyo arokera kĩroko ũndũ wa mbere, akamĩrĩa akamĩnina tondũ ndingĩenda kũgĩe na wanangĩku wa irio, na ngĩmenyaga kũrĩ na andũ matarĩ na irio.

Harĩ indo ici ciothe, kĩrĩa nyendete mũno kũnyua kĩroko, kana rũciinĩ, nĩ cai. Thiaga, ngagĩra iria ng'ombe-inĩ, ngakama. Ndarĩkĩa gũkama, ngoka ngahagĩra maaĩ, ndahagĩra maaĩ riko, ndatigĩrĩra nĩmatherũka wega. Ningĩ riko rĩrĩ rĩngĩ ngakorwo hagĩrĩte iria rĩakwa, rĩgatuĩka rĩa gũcamũka. Iria riacamũka, na maaĩ macamũka ngamatukania marĩ o mwaki-inĩ. Rĩu ndĩna mwaki ũmwe, na nĩ ndatukania maaĩ na iria, magatherũũka, ngacoka ngekĩra macani makwa, magatherũkĩrĩra, ngacoka ngekĩra cukari wakwa ngatigĩrĩra nĩwatherũkĩrĩra wega, tondũ ndiendete cai atĩ cukari wagwo wĩkĩrĩirwo thĩ, cukari wakwa nyendaga ũgakorwo watherũkĩrĩra riko, ndatigĩrĩra cukari ũcio nĩ watherũkĩrĩra wega, ningĩ ngekĩra tangauthi nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ cai wakwa nĩwagĩa na mũcamo mwega, na kamũnungo karagucirĩria wega, ũgatuĩka wa kũgucĩrĩria andũ, na ngatuĩka wa gũkenerera ngĩnyua.

Haha, nĩndĩronaatĩ gũkũ nĩ thoko, thoko iria cikoragwo mĩena-inĩ ya bara, na nĩndĩrona haha hena mwendia wa nyanya, nyanya ici ũrĩa acibangĩte, acibangĩte na tũcigo tũnini tũnini, na akacibanga wega, nyenya ici ironeka cirĩ thaka mũno, na nĩciakũgucĩrĩria mũgũri arĩ o kũraihu mũno, agoka akagũra, na nĩndĩrona hena mũgũri haha, wĩna kana gake, mũgũri ũyũ aronekana atĩ nĩkuma auma kũgĩra mwana cukuru, ona oke akĩgeragĩra thoko, akĩgũraga indo iria arabatara, na rĩu nĩkĩo ũrona haha akĩgũra nyanya, kana agĩthogora nyanya, nĩaroneka nĩ mũanjamũku mũno agĩcirora, nĩtondũ, nyanya ici nĩ thaka na nĩiragucĩrĩria mũndũ, nĩiragucĩrĩria maitho ma mũndũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ gũkorwo atĩ rũrũ nĩ rũroneka kana nĩ rũhonge rwa ũhoro wothe wa kũheana mũhoro, nĩ ũrakora ĩno ni tibii na nĩ ĩronania kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere bũrũri witũ wa Kenya. Ũguo ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno makĩria nĩ ũndũ nĩ tũkinyagĩrwo nĩ ũhoro tũrĩ o kũrĩa tũrĩ, tũrĩo kũndũ o kũndũ nĩ tũrakinyĩrwo na mbere. Ta rĩu haha nĩ ũrakora atĩ tarĩngĩ nĩ kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ kuo uhoro ũyũ ũroerwo, na ithuĩ twĩ matũra maya mangĩ ma nagũkũ ma Nakuru, Nyeri nagũkũ Nyanyuki nĩ tũratuĩka a gũkinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ wothe, tũkamenyaga na tũgaikaraga twĩna ũgĩ atĩ nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri witũ tũkahota gwĩkaraga twĩ themete maũndũ mamwe na tũkamenyaga gũgĩkinya mwaka ũyũ wa gĩthurano tũgeka atĩa.

Haha, nĩndĩrona kĩrĩa kĩrathiĩ nambere nĩatĩ, aya nĩũgũkora nĩ atongoria a kũndũ, na nĩmatwĩkĩte agũthi kũndũ kũrĩa gwĩtagwo game park na nĩkũrĩa ũkoraga nĩkũigĩtwo nyamũ cia mĩthemba mĩingĩ, ũgakoraga atĩ nĩciakíirwo handũ citangĩũra, ta rĩu haha nĩtũrona atĩ, nĩcirigicĩirwo, cigakĩrwo na waya, nyamũ ici ũgakora citingiuma hau. Ona noũkore waya ĩno nĩya thitima, ũguo citingĩkuhĩrĩria, rĩu ũkoraga atĩ, andũ moka kwĩrorera nyamũ ici, kana gũciona, nĩcitwĩkaga ciakũrehe mbeca, thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, tondũ nĩtũrĩhagio, ũgĩthiĩ kũingĩra kuo, ũgatwĩka wa kũrĩhio, na rĩu ũkoraga atĩ ona athũngũ makiuma nakũu mabũrũri mao ma nanjaa, mokaga tu matwĩke a kuona nyamũ ici, nĩndĩrona haha hena mĩrũthi ĩkomete thĩ nyeki-inĩ, na nĩyo marerorera, ũndũ ũyũ ũrehaga mbeca thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, na gũgatwĩka gwa kũgĩa na ũthii nambere mũnene mũno.

Rĩrĩa mũtongoria atuĩka wa gũthurwo, na atuĩka wa kwamũrwo, nĩ ũkoraga atĩ, andũ aingĩ nĩmamũthiũrũrũkĩria mũno, mena mĩario mĩingĩ. Gĩtũmi nĩ gĩkĩĩ, wambere nĩ ũkoraga atĩ, andũ nĩmarenda kũmũhe mathĩna mao mũno, tondũ nĩmarenda amambĩrĩre. Nĩ ũkora andũ nĩmarenda kwambĩrĩrwo kwao gĩcigo kĩao, amwe mekĩrĩrwo mabara, amwe matwarĩrwo maaĩ mĩciĩ-inĩ yao, amwe mekĩrĩrwo thitima, cukuru ciao ithondekwo, gũkorwo na gĩthomo gĩa burĩ. Andũ makaheyana mateta maingĩ mũno kũrĩ mũtongoria ũcio wa wathũrwo. Rĩu nĩ ũkoraga atĩ, nĩmaramũhe ndeto ici ciothe nĩgetha mone ũgarũrũku wa ũtongoria wake. Ningĩ nĩkũrĩ na andũ angĩ makoragwo-ho, mamũthiũrũrũkĩirie na mĩario mĩingĩ, makĩonanagia o ũrĩa matanamũthura, makiugaga ũyũ ndekũhota, ningĩ angĩ makiugaga gĩthurano nĩ kĩaiiywo, ũguo nĩ ũkoraga harĩ na mĩario mĩingĩ mũno, ĩrĩa ĩrathiĩ nambere thutha wa gĩthurano.

Kĩndũ gĩkĩ, nĩndĩrona atĩ nĩ kirĩti, ciratwĩka cia kwenderia thoda, thoda nĩtwĩkaga ya kũnyuo o mũthenya o mũthenya, kũrĩ andũ makoragwo na mũtugo ũcio, nĩmemenyeretie, kana matingĩhota gũikara matekũnyua thoda, rĩu ũkoraga atĩ nĩrahũthĩka kana nĩragũrwo kaingĩ, ningĩ wa kerĩ, nĩũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mambura ma thigũkũ, nĩũkoraga atĩ o mũciĩ, kana mĩciĩ mĩingĩ nĩkoragwo ĩkĩrĩire ũhoro wothe wa thoda, na ndũngĩciaga, oho, níũkoraga hĩndĩ ĩrĩa kũrathio ũthoni, mothoni maingĩ nonginya gũthio gũkuĩtwo thoda, rĩu nĩũkoraga ĩno nĩrahũthĩka kũndũ-inĩ kũingĩ mũno, hĩndĩ o mũthenya o mũthenya mĩtũrĩre-inĩ ya o mũthenya, hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ, na hĩndĩ ya magongona ma ũthoni kana ũhiki.

Ũndũ ũyũ, nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrakora atĩ nĩkũroyanwo wĩra wa ũthigari, nĩũkoraga anake, kana mbeũ njĩthĩ nĩmerwo mathiĩ kana marũrũngane kĩharo-inĩ kĩna, hĩndĩ ĩrĩa marũrũngana kũu ũgakora atĩ, mbeũ njĩthĩ nĩmerwo mateng'ere, mateng'era, andũ arĩa magũtwĩka a kũhotana, makaba makaigwo mando, maigwo kando, rĩu magoka makambia gũkorwo magĩthimwo ta rĩngĩ ũraihu, ũgakora mũndũ ahatũka gũteng'era, ningĩ nĩathimwo ũraihu, ahatũka ũraihu ũrĩa ũrendekana ũgakora akĩrorwo maũndũ mangĩ ta magego, ũhoro wa irema, maũndũ ta macio, rĩu ũkoraga mũndũ ũrĩa ũkũhatũka mau mothe, nĩagũtwĩka wa kuoywo, athiĩ agatwĩke wa gũthiĩ gĩthomo kĩa ũthigari, na ahatũka hau rĩu akandĩkwo nĩ thirikari, rĩu, ũkoraga mũndũ ona ũtahatũkĩte wega cukuru, no nĩehotanĩra mwena-inĩ ũyũ, nĩagĩa wĩra mwega wa thirikari.

Ũndũ ũyũ nĩ wa ma, na nĩ ndetĩkania naguo, atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ maratigana, nĩrĩo mĩario ĩkoragwo ĩya cama. Wa mbere kana gĩtũmi kĩambere, nĩ atĩ nĩmũkoragwo mũkĩmenya rĩu nĩ hĩndĩ atĩ, mũgũkorwo mũgĩtigana na mũtikuonana rĩngĩ naihenya. Rĩu ũkaigua mũtirenda mũtigane, ũkaigua ta mĩario ĩyo yagĩrire, ũkaigua ta mĩario ĩyo ĩgĩire cama gũkĩra ũrĩa yuma mbere, rĩu ũgakora andũ ona matirahota gũtigana. Wa kerĩ, mĩario ĩgĩaga cama rĩrĩa mũrenda gũtigana nĩgũkorwo atĩ, hĩndĩ ĩyo mbere mũgũcemanĩtie mũtinahota gũkorwo mwahingũkanĩra wega mũno makĩria, rĩũ, oũrĩa mũrathianga ndagĩka ciathiaga mwĩhamwe, wakora nĩ mwahingũkanĩra, nawakora atĩ hĩndĩ ĩyo nĩrwo mũraheyana ndeto nyingĩ, na mĩario yaingĩha, ũkaigua ona nĩmũrenda kũmenya maũndũ maingĩ mũno makĩrĩa.

Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno, na nĩwagĩrĩire. Gĩtũmi nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atuĩka wagũtwarwo thibitarĩ, atekũigwa wega, kana thutha wa kũgĩa ma mũtino, nonginya ndagĩtarĩ akamũrora rora, arore ciĩga ciake ũrĩa iraruta wĩra, arore ũrĩa ngoro yake ĩrahũra, one higo ciake kana nĩ njega, one kana hakiri yake nĩ hutie, athiĩ nambere na kũmũrora, gĩtumi ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa athomeire, na nĩngĩ nowe ehokeire mũrwaru ũcio, atuĩke wa kũmũthondeka, na atuĩke wa kũagĩrĩra. Ũguo ũndũ ũyũ ũrĩ bata makĩrĩa kũrora mũrwaru, kana kũ examine ciĩga ciake ciothe cia mwĩrĩ, iria cikoragwo nginya nĩ cianathĩ-inĩ nĩwacirora wega ũgatigĩrĩra atĩ mũrwaru ũyũ ndarĩ hatĩka-inĩ. Na angĩkorwo arĩ hatĩka-inĩ, akambia gũtangĩkĩrwo o ndagĩka o ĩyo ĩyo, nĩ mandagĩtarĩ, kana ogĩrĩru othe a mwĩrĩ wa mũndũ arĩa mathomeire ũhoro wothe wa ũrigitani.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa tarĩu hĩndĩ ĩno ndona mbica ĩno, nĩ ndirikanaga atongoria erĩ a bũrũri, ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa gatatũ, na ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wakana wa bũrũri wa Kenya, na nĩo Mwai Kibaki, arĩ wa gatatũ, na ũcio ũngĩ nĩ Ũhuru wa Kĩnyatta, arĩ wakana. Andũ aya nĩmarekĩrĩire mũno ũhoro wagĩthomo. Wambere, Mwai Kibaki nĩ atigĩrĩire atĩ nĩ atũhe gĩthomo gĩa bũrĩ, gũtiarĩ na kũrĩha cukuru. Rĩu nĩngĩ, ũgĩkora atĩ gũtirĩ mwana ũtarathiĩ thukuru atĩ gũtirĩ na mbeca. Aca, ciana ciothe nĩ ciatuĩkire ciagũthoma. Rĩu nake Ũhuru wa Kĩnyatta, nĩ aratigĩrĩire atĩ nĩaheyana indo iria ciĩtagwo tablet, cia tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ciana nĩ cirathoma. Rĩu andũ aya erĩ nĩmatuĩkĩte a gũĩkĩrĩra gĩthomo, kĩrĩa kĩratuĩka atĩ, nĩ kĩrateithia ciana citũ.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ mbica-inĩ ĩno ĩ haha, nĩndĩreciria ũhoro wa ũrĩa ndini ya gĩithĩramu ĩkoragwo, atĩ ciana ciao kuuma cirĩ o nini, nĩcituĩkaga cia gũthiĩ kĩrathi kĩrĩa metaga madarasa, na hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ kĩrathi kĩu ciana ciao nĩ ikoragwo igĩthomithio ũhoro wa Kuran. Kuran nĩta bibilia yao, no tugire nĩho mathomaga ũhoro wao wa Ngai yao. Ũgwo ũndũ ũyũ wao nĩũngenagia mũno kwona nĩmakoragwo mekĩrĩire atĩ mwana harĩa ambia kwĩmenyera ũgwo akoragwo agĩtwarwo kĩrathi kĩu nĩgetha ambie gũthoma ũhoro ũcio, nake ũhoro wake wa nahaha gabere ũgakorwo wĩ mwagĩrĩru mũno na matitwĩkaga a kũũra njĩra aingĩ. Ithuĩ kaingĩ akristiano nĩũkoraga tondũ ciana ciitũ tũtiracithomithia ũhoro wa bibilia kana ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai, nĩũkorga ciana ciitũ nĩcirora mũno na ikeingĩrithania na maũndũ maingĩ mũno mooru, ũgwo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩngakenerera hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ toyũ.

Mbica-inĩ ĩno mũndũ ũrĩa ndĩrona na ngakenerera mũno, nĩndĩrona ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya na nĩwe wĩtagwo Uhuru wa Kenyatta. Ararĩ mũtongoria wa kana tondũ mũtongoria wa mbere arĩ ithe na nĩwe warĩ Kenyatta, wakerĩ etagwo Moi, wagatatũ arĩ Kibaki, rĩu ũyũ nĩwe warĩ wa kana. Ũyũ nĩathondekete maũndũ maingĩ mũno na nowe wathondekire ũhoro wa reri ĩrĩa ĩtagwo SGR na mabarabara maingĩ marĩa makoretwo kwo, nginya Expressway ĩrĩa ĩkoragwo Nairobi ĩrĩa ĩtwĩkaga yakũnyihia jamu njĩra-inĩ ĩcio cikoragwo kwo baarabara. Ningĩ mũndũ ũyũ nĩatuĩkire wa kũrehe mawagĩrĩru maingĩ mũno, ta nĩũkoraga kwĩna maũndũ maingĩ ta ma maaĩ mathire nambere, gũthondekwo kwa damu, gũthondekwo, maũndũ maingĩ akĩagĩrithia rĩrĩa arĩ wathani-inĩ. Na noatwĩraga mũndũ ũrĩa tũgũcagũra nĩgetha athiĩ nambere na wathani ta ũcio. No tondũ tũtiaiguire tũkĩgwa moko-inĩ ma wathani mũũru.

Ĩni, kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kĩrutaga wĩra atĩrĩrĩ; nĩ kĩhũthĩkaga kwenja barabara, gĩkenja, tarĩu nĩ ũrakora barabara ĩrĩa ĩroimĩte o Nairobi ĩkinye Nyeri ĩrĩa ĩretwo Maumau Way . ĩyo barabara ĩratuĩka atĩ ĩgũkorwo na njĩra maita merĩ. Ũũ atĩ ngari irĩa ciriumaga Nyeri cirĩthiaga njĩra ĩmwe nginya cikinya Nairobi, na irĩa cirauma Nairobi cirĩkinyaga Nyeri ci njĩra ĩmwe. Rĩu kĩragita ta gĩkĩ nĩkĩo kĩrahũthĩkaga, gĩkenja bara, gĩkenja arabu kĩarĩkia kwenja o kĩo yenyewe gĩkoya tĩĩri ũcio gĩkaweheria barainĩ gĩkaũiga kando gĩkoya gĩkeheria gĩkaiga kando. Thutha-inĩ ũcio magekĩra rami, rami yatuĩka ya gwĩkĩrwo, o kĩo yenyewe kĩna kamondi, nokĩo kĩrokaga gĩkĩmondaga rami ĩyo. Gĩkamonda nginya hakaigananĩra wega. Rĩu ũcio nĩguo wĩra wa kĩragita gĩkĩ.